Ore ireteni latoning'o naa njere, ore taa ena naa endaa naishori isinkirr, ah ore kuna na kitumia iltung'anak loota sinkir tonkang'itie enche, akepik ninche isinkirr atua nkariak tiang', pee etum atimir, anaa petum ake ainosa tiang' enaa mboga. Neeku ore ena naa endaa naishori lelo sinkirr, otii atua enaduare, na ketumi toldukai pookin omir idaiki omasaa, ah noonkishu, noonkukui, okulo naa asinkir. Neeku tenilo lelo dukai yioloti enaa agrovet, na ilo atum ena daa yioloti enaa sigma fishfeed, nitumoki aeu aishoo isinkirr linonok, pea etum ninche atubulu.

Ee kaidim atolimu. Na ore ebae nagira aasa tene, kadolita enkukuu yioloti enaa osambulal, etii atua enkaji enye. Nadolita itayu intokiting naiborri, naijo irmosor logira ninye ayu. Ore taa osambulal, naa enkukuu oshi nalotoo ninye tenkop, na king'ua osambulal oleng',tewoji neima, na ina penoto enkarna yioloti enaa osambulal, nadolita ajo etiu enaa irmosor lenyanak kulo logira aitayu, pee etum naa ninye atadanyu netum inkiyioitin.

Ore taa tenewueji adolita ajo etae nkitejon natii atua nkajijik. Ore taa kuna kitejon neme inoshi entim kake inaifuga oltung'ani tiang' pee itum atimira aasie biashara ino. Neeku ilo ake ayiolou eningo tenifuga naa nchere ing'as adol ninye te mtandao ajo kaji ikoni, ajo kaji eikoni tenishori endaa, kaji ikoni tenishori irkieek, niyiolou eramatare pookin nindim naji anoto te mtandao, niyiolou pee ilo aifuga, kuna tokitin nindim aifuga niaku biashara ino.

Ore ena bae naa ene tipat oleng te murua ang naa tenkaraki ore taa ena naa irmatunda. Ore irmatunda naa keas esiai sidai tosesen loltungani enaa toldakie ninye loltungani aa nchere teninye endaa , nintoki aitusujaa irmatunda naa inchorita osesen lino inkufu , nincho sii metaa mikijing imoyiaritin anaake. Ore sii irmatunda naa kidim oltungani ainosa tenkata nemeeta ninye endaa naa kelo araposhu , naa kelo atum endaa sidai ata tenemeetae enateyiera. Ore sii irmatunda naa ore enkata namwoi oltungani nimidim ainosa endaa , kake kenya kulo matunda nimitoki atum esumash.